kore ene dukuya na ke impotu iltungank pookin na ke neyiolou naa iltunganak naa ajo ketii ina moyian oltikana .ore naa peyiolouni ajo ketii ina moyian oltikana amu ake naa eaku etaduaaki kemoyiaari na ke ore naa signs naata ina moyian naa ore entoki edukuya naa ke pingoruni naa vaccination nepuo naa iltunganak kune wuetin nemirieki irkieek ore naa petumi nepuoi naa ainyiangu lelo kiek. ore naa pelo oltungani atum lelo kiek na ke nipotu sii oldakitari ,ele dakitari loo nkishu .ore ppimpotu oldakitari loo nkishu na ke nelotu naa aud inkishu. ore naa peud inkishu na ke neudi naa nkishu pookin tilo kungu kore naa ena moyian oltikana na ke emoyian e transmitted tenetum taata nkishu enaang netum inenda nkae ang olikae kekun, neku neudi naa nkishu poookin ina murua amu inakata naa mitoki kuna kishu aiambukisana naa ina moyian

kifaa ene dukuya pionesha naa ewueji oshi iyie nitumie income ino amu oshi iyie kai oshi itumie iropiyiani lasima ina kwanza pintodolu ore enkae lasima naa piata oltungani oji or guarantor lasima piata oltungani loji paa enilaikino kenya ake atalaa ena sile naa ilo tungani likilotu aisaidia ena heeku ninye likingeroko meeta lasima piata sii or guarantor naa lasima sii piata valid identification lasima piata kitambulisho ino naa e Kenya neku eniata kitambulisho nindim naa ae apply naa ina loan netii naa olikae form lijasa na ke olosilen naa loinyesha ajo metii esile yeyote aikata niata na he eniata naake esile yeyote apa niata na kitalaa naa apa tenkata naishiakino. netii naa enkae naji minimum age lasima pingurari larrin linono naa lasima peyakikishai ajo intabayie ilarrin kumi na nani na kwenda mbele

he ore ene dukuya na ke ilo naa embenki .ingas naa entoki edukuya nias ile embenki. ore naa pibaya embenki ninkilikwan naa oldutungani linepu naa tilo desk ajo ayieu naa nikisaidia ayieu nikisaidia kajo aiko tenabol account naa embenki naa ekitumoki nakata ilo tungani aitobiraki nikiliki .ore naa peku etaa naa kintaduaka na ke kijoki ore ene dukuya piyau naa kitamulisho ino. kitambulisho naa ena duo kipante ino eKenya .ore enkae ifaa naake piata sinche piata kuna tokitin najo passport photos impichai inono kuna kuna kunyinyik .ore enkae etii naake sinye KRA pin eifaa naake oltungani pee iyata KRA pin oo oo naa lasima naake si piata address. na ke ore naa address naa orkungu naa linguaa kalo kungu naa yie ingwaa.

kore ene dukuya naa iroroki naa ilo tungani loosita tina counter embenki nikilikwan naa ajoki nijo ore too kuna olongi naatulusoitie na ke ataduaa ajo ore iropiyian natii aa account ai ebenki nake ijo etodoitie na ke magira ailewa kaji oitoi ena naimita amu eijo mayiolo neku kagira si nai aomon pee aidim siyie aingurai kakwa transactions ataasa nahe kakwa tokitin ataasa nake neikidim na nai siiyie aeleseaki kanyooo nataase naa kanyoo naa pee ini etiu naa kalo kekun naa kalo naa kekun naa lootiu inji na ke ntobirakaki naa duoo nekincho nena transaction esidai pee atumoki naa atayiolo ajo ore kuna ropiyiani naa ake ene wueji eima.

Kore entoki e dukuya ninarikino piyata naa enarikino naa piiyata kitambulisho ino. Kore naa enee kitambulisho, nifaa piyata kitambulisho original we ncopy enye. Kore enkae naake kishakinore naake oltung'ani piyata sininje KRA pin, ifaa naake sinje piyata kra pin, ore enkae naake ifaa naa piayata passport ena picha ino naa nekitooshoki enaalo enkomom, kuanzia enkosheke nilep inji. Kore enkae niata entoki naji prove of address, ifaa naake piata sininye address ake ewueji ning'ua. Netii naake siinye ele form laiakikisha ajo loji naa completed application form naake kinjori naa ilo te mbenki. Ore enkae naake ifaa piyata namba e simu pee itumoki naa atabalo akaunt e mbenki. Neeku kore naa mbenkii, kelamilama imbenkii ore embenk nijo KCB naake indim atobolo akaunt ino kake nemipik iropiani tinasaa. Kore sininye ene Equity, naake interunye ake ashum naa too ropiani mbala are mpaka naa mbala imiet. Kore naa sinye bank ake nijo Cooperative, naake interu naake tine naa to mbala imiet anashe mia tano.

Kore enedukuyaa naa pee ing'as aikiluan ilo tungani kaininye etii ,enaake kaa ishoto nabo etumieki ninye, enee oltungani olaukwa oleng naa keeindim naake atarawa nena iripiyiani aitumiyaaa Mpesa nashee iindim naake airuaki aitumiyaa naa embaank account, nee enaa oltungani sii lemelakwa oleeng lemekilamita naake indiim naake atiaki naa meeu aya enaa cash, inieta naake nenia iropiyiani imbung'ta too nkaik naake iindim naake atiaki meeu naa adumuo naa nenia iropiyiani aaya, naaku kore naa nena oitoi are ina naa empesa oo ne embaank nashii oone cash keisaidiya oleng amuu keret naa oltungani piitumoki naa aishooi iropiyiani naake irumoki siaake ninye ilo tungani likae aawa iropiyiani esidai.

Ake naa eniyeu nitum ina palai, naake lazima naa piilo sipitali yeyote nataana sapuk nitaaniki naake ilo naa kore naa piilo ina sipitali nilo aduare naa oldakitari sapuk anashe oldakitari duo boror naa tina sipitali. Kore naa piilo aduare tina sipitali, piduare naa ilo dakitari naake etii naa empalai nekinjo, ore naake pee kinjo ina palai naake keking'eroki naake esidai, nekisigniaki naake esidai, naake keeku naa ionyesha ake ajo keeta stamp ina sipitali naonyesha ajo ishomo naa ina sipitali piitum naa bayotisho ino, naake eeku naake ionyesha ajo keeku naa iata bayotisho amu eeta o stamp lilo dakitari neeta naake o stamp leina sipitali.

Ketii naa ena naji goverment healthcare insurance na ke ketii SHA na keret naa iltunganak amu ore oltungani naa lemeeta iropiyiani naa ketumoki na ina SHA atareto . na ke eret too nkoitoi kumok . ore amu ke ropiyiani naa naitaituo naa sirkali neku ore oltungani lotii atua ina SHA neku keret naa sirkali aipungusa na he elaaki naa bill enye e sipitali. neku keret iltamoyiak oleng lemidimu ate amu itumoki naa ashomo sipitali na ke teneaku naa iropiyiani inonok kegira naa sipitali aidai naa iropiyiani kumok na ke kisaidia oleng ke kisaidia naa amu ketumoki naa nche ae cover ore naa pi cover neku itum naake anaake kindipakitia ninche atalak naa nena ropiyiani nejia.

Kidim naa aitau entoki naji charity care, ore naa charity care naake naa lelo tung'anak lemera insured anashe lelo tung'anak lemeeta naa iropiani, naake keti nkampunini naaponu nijo nkanisani neeku keyau naa ina charity. Kore enkae netii ntokitin naaji non-profitable of government aid, kidim sininye sirkali naa airuk akeduo aitau naa usaidizi aret lelo tung'anak , neeku ketumoki sipitalini ataret leo tung'anak laata nena moyiaritin nijo nena naagol iropiani peetum naa lelo tung'anak. Naake ketii naake sininye enkai naji negotiating bills, indimidimi naake airoro o sipitali, ninkubalianana nekindim sipitali naa ninye atudung'oki nena ropiani. Kore enkae ketii grants, etii retot ake nepuno iltung'anak ake neyau usaidizi nepuku irvolunteers naake kesidai ninje oopeny. Netii naake enkai naji social fiinancial counsellors, kekidim ninje lelo dakitarini aitaduaki naake nkoitoi sidan nitum naake ainotie usaidizi neeku aikunari taa neija.

Ake kore naatii ena lelero, naake ke ltung'anak loshomoita darasa anashe kijo iltung'anak digitalized iltung'anak naanje kulo enkumoi enye le digital. Neeku kore naa enkumoi enye naake ketamoo menyor menyor naai impala oleng' amu ketamoo kees naa ntokitin kumok to simui enye. Ketamoo naake ninje naake kore enkinyi toki napuku naake te simu, teneyu niapply esiai nee te simu, nee eneyu sii neng'amaa olikai tung'ani naake kidim naake airiwaki sms kore naake ena sms naa te simu naake easi. Metaa kore nye enkumoi o ntokitin enye naake kore application kumok naas ninje naa te simu naake ees. Kake indim naake ninje airiwai email naake idim naake ataas naake nkulie tokitin naake kumok naake aiko neija naake te simu.

Kake kelimu lomon kutitik amu inakata naa amui inakata naa etumoki iltung'anak aibung'a oleng', pee kore iltung'anak lituisoma anashe enkumoi oltung'anak litu epuo sukuul lemeyiolo aisoma naake inakata naa etumoki ninje aibung'a esidai. Naake etumoki naa aibung'a esidai amu enaa lomon kunyinyik anashe enaa lomon lemee kumok, naa inakata naa etumoki sininje naa aibung'a anashe enaa iltung'anak lotomurutua, tina oitoi naa siinje naake etumoki aing'ura esidai naake ing'or naake tenkai oitoi aitobiraki esidai neyolou naake neeku keeku naake sininje kegira naake ariamari esidai anashe kegira naake aitobiraki naa nana tokitin esidai amu eeku naa etum sinje lelo omon tenkoitoi sidai. Anashe tenkoitoi naa nekijo mee complicated metaa naa lomon kumok neeku etumoki naa sinje ake aitobirakinoto lelo omon esidai.

Atining'o naa lomoni lojo kegira naa serikali aitobir irbaribara le rombo naa ale irbaribara lopuku to loitokitok arashu tooo lasit nelo naa mpaka Taita Taveta naa keaku naaa etobolo ilo irbaribara naa ilo ilogose sidai naa amu eaku naa ore ltungana looyeu neponu ena kop naa nikimanya yook nikijo oloitoktok ashu naa anakop oolasin ashu anaa inkae eboda nemee lasima peemoki naapo aamanu teildo likae naa irbaribara olakwa amu ketorino doi oshi ale irbaribara naa oim orombo, etorino naa amu tenesha naa orbaribara lemeimayu kake kore naa taata enetoki naa ale irbaribara logirai aitobirr naa keaku naa etobolo ilogosi sidai neaku ketumoki naa kadolita nanu ajo kore naa nena naa habari sidan ashu kitejo naa lomon naa sidan lelo.